Ore ilaramatak naa keyiolo enkibelekenyata oloing'ang'e terishata nemeedo amu teneyieng' enkine ashu enkerr ninguraa imanyit ninguraa enaa ketaana enchan enaa metaana neeku pee epuo aarrerena tinewueji neyiolou ajo kanyioo ees ashu kaiko imali enye.

Enidol ajo mibala enchan egira asieku nilo aaorr endaa peyie milo apik endaa sapuk olchamba nikintanyamal ade amu tenipik naa esapuk nitu esha nikintanyamal kake teneeku itooro metaa kiti nitu esha neeku naa ketadoyie asara meekure aa sapuk.

Ore entoki nanyorr ilairemok tena baye naa pee ererena terishata naado eton itu ebau entoki nijio enchan arashu enkijiape ashu olameyu kelasima pee eyiolou ajo ke olameyu olioo pee ijipanga toomasaa enye arashu kenchan peyie eeku etuuno imasaa enye eton itu ebau enchan, metaa eninepu enchan sapuk ninepu idipa ataa sapukin.

Ketii enkibelekenyata sapuk oleng' amu tenelo naai aaku meshaita nemetii enchan ashu enkolong' esapuk naa kibelekenye aaku megira endaa aisho esidai kake tenitobirunye enchan etii endaa olchamba nesha esidai naa kelo endaa aisho neisho neiu endaa sapuk oleng'.

Ore embaye etipat oleng' naa pee intengen iltunganak dupoto onguesi ashu irkeek tosero lemurua ninteng'en neyiolou iltunganak esidano orkeek, neyiolou iltunganak esidano onguesi ore ina naa embaye etipat oleng' naa ninye iidim atorripie nena nguesi peyie mitanyamal iltunganak, nirripie sii irkeek pee medung'i.

Ore entoki nainyial inkibelekenyat oloing'ang'e naa kiinyial embulunoto endaa amu teneeku naa itu itobirunye enchan ashu tenemetii enchan ashu etasha enchan sapuk nemebulu endaa ena enayieuni, nemeisho sii ina daa esidai neeku idol ajo kelotu ina toki aaku ninye naidim ainyiala endaa tenakop naji Kisumu.

Iing'orr erishata enchan amu eetai oshi ilapaitin lenchan naa tenebau lelo apaitin lenchan nining' iloshi tung'anak oota enkiteng'enare oloing'ang'e ooji scientists pee ining' enejito enaa ketaana enchan enaa metaana ore naa pee eeku etejito etaana enchan niyiolou naaduo ake ajo ilapaitin lenchan kulo nilo aunisho pee inepu enchan endaa etii enkop.

Endaa kiti ake ipik olchamba metaa tenetii enkibelekenyata naa hasara iidim ayaau nimilo naa atum hasara amu itu naa ilo apik endaa sapuk olchamba enkiti daa ake ituuno tina kata naa inye ake nalo abulu.

Ore ina daa naa endaa nemesidai amu mitoki aaku keeta biotisho amu endaa nitu etum enkitubulunoto sidai amu itu naa etum enchan, olameyu otaa sapuk inasa enkolong' sapuk neeeku ore ina daa naa endaa nemeeku sidai etii atua store.

Kitobirr lelo tung'anak lembenki e Kenya ntokitin sidan naa teniing'orr iltunganak nenguarr nitumiaa nena benkii ore naa ninche naa kuna tokitin nanyorr nkonyek oltung'anak iidim aitobira peeyie eyietu iltunganak pee etumoki aitumia nena benkii enye.

Ore enkoitoi nasujitae na kiroroki nepiki Sheria nejii medung'i entim neeku naa etii oltungani otudung'oki ore ilo tung'ani nitooshi fine naje peyie etumoki likae tung'ani atodua enitaasaki olikae peyie medung' entim enaa enatejoki

Ore esiai erripoto ormanyara nemiing'orr eishoi sapuk ashu kiti ashu eishoi kinyi, kiing'orr ake olning'o loltung'anak teneeku ening'o iltunganak tenaa eishoi kiti tenaa eishoi sapuk kake teneeta olning'o netumoki ake aatorrip ormanyara lenye neeku mitegemea arashu kesapuk arashu kekiti.

Teninepu enchan sapuk endaa eton eunitoi naa kiinyial oleng' amu kesha nesapuku enkare nenap ina daa ore ake sii tenelotu enchan sapuk enkata nagirai aakesisho ashu egirai aaakesu endaa pee esha enchan sapuk naa kelotu niinyial ina daa amu kitoki aitanana endaa apa natisidana neeku kelelek inyiala ina daa niosa.

Tenelotu enkolong' sapuk enoshi kata eton itu ikomaa endaa naa kiinyial amu kelo niitoi endaa eton itu ikomaa niinyiala, neeku idol ajo ore inaduo masaa olchamba nemepuo aisho esidai neeiu endaa kinyi neeku meeiu endaa sapuk kulingana naa apa enaa eunore nataasa olairemoni lilo shamba.

Ore terishata enkijiape naa kerrerrena ilairemok ore enepuo ilchambai niishop nkilani nairoshi niishop nkilani olchamba niishop sii nkilani naa melo enkijiape aitanyamal etii esiai enye, neeeku piishopo esidai niishop mpaka inoshi tokitin naaji gloves oonkaik niishop irbuuti pee melo enkijiape aitanyamal.

Kekumok inyamalitin naimaa ilairemok o ilaramatak ore enyamali edukuya naa esiai nalauni enkare ore tenelauni enkare ashu teneeku meesapuk enkare naa ore endaa tolchamba naa ekitanyamal ore sii nkishu enelau enkare nitanyamal nkishu enkure, ore enkata naa enkolong' esapuk nitanyamal endaa neeku keeta ilairemok inyamalitin kumok naimaa.

Ore enchan sapuk naa keeta nkasarani kumok amu ore enesha enchan sapuk na kelelek eeku enkare sapuk neerr imasaa oltung'anak naa keya nkishu neya toi ninye mpaka nkajijik ore enikoni pee iboori ena hasara naa kishiakinore nitobirr iltunganak irmutaroni nitobirr isilankeni sapukin peyie etumoki aing'uraki ena are nkoitoi naaim kake pee meimu enemanyai ashu atua ormanyara.